En Kokwenyun atinye Bik chenekit agnwan chenekit chemakarek en kokwenyon akobichuteton koyae kasishek cheyechen mising buchuteton KO takitariek alak alak KO mwalimuek alak KO darektaek ak alak koyae Biashara cheyechen kot mising buchuteton kokikoib taretet neon en kokwenyon kikotaret okot bik chemaimuche gei kikotaret okot bik chanseretos alak okot ko come Koba sukul kokikotaret buchuteton niton Ni Koba kamanut mising en kokwaninyonet